Uhuru Kenyatta ko ki president nepo ang'wan en emet ap Kenya. Kinomchin ne kikosirta Mwai Kibaki. Kichamat missing' Uhuru Kenyatta amun poishenyi ne kitaak. Kikoyai tuguk che kararan che kiipwate inendet. Kikochop railway ne paishe stimet kong'ete Mombasa akoi Nairob ne kikure SGR ne notok ko ki kotaret missing' si konyumnyum panda nepo kong'ete ge Nairobi akoi Momabsa konekitit. Kikochop kora Nairobi Highway ak Expressway ei ko pungusan jam ne kicham ko pitu saishek chepo karon ak saishek chepo koskolen kowekse piik gaa kopun kapkasi. Kipwati missing' kandoindet Unuru Kenyatta amun ng'alalet nyi ne kicham kopa katuyet ak pandaptai ne kiyai ebg' emet ap Kenya.

Eng' iman ko chang' piik che pendi kolanye tulwet amu kikokas kole ngilany tulwet ko chang' tuguk che imuchi iro kou, imuchi iro emet age ko kanekitit ako ter kaitityet anan lalang'yet imitei tulwet parak. Machei piik kora kolany tulwet parak si kopwatee kole kikolanye kou eng' Mt. Kenya komi chito ne kilany tulwet parak ak konde penderet ap Kenya parak nepo tulwonotok. Ko kipwati chichitok ko notok amune si kotinye piik maket kolany akichek amj atindonik che kikokas. Kikona akime atondonionitok po chito ne kilany Mt Kenya ko nito any ako lumchi penderet ap Kenya parak i, amach akine akilegei alany tulwet asiapwate akine anan kepwatena.

Koristoap taman ak sokol ko kipwa ak wolutik chechang kiwal atepto kiwal kora mengishet ole kimengtoi ak olekiteptoi ak piik alak kikon kora walutik eng' sirutik amu serutik chekikakeser akopo ng'alek ap tililindo kikoach kewal ketes alake kikiwal oleki kiundoi keunek cho amu ki mache kole keun eunek sait ake tukul kikiwal kora olekiteptoi ak piik kemwa kele matketepise ak piik kokakirikchikei kekochike nafas amu koristo nepo taman ak sokol koletoi kopun koristo kokepus chito anan kokalal chito neimyoni kopushi chito ake ko nguno ko kikokon walutik chechang mising koristo nepo taman ak sokol.

Network nepo Airtel ko kikotoret biik amu kikokochi safaricom competition komi safaricom ichegei ko kikonu kewelutik cheterter chin yekabet network kikotoret airtel amu network nengwany komi barak kora airtel ko kikotoret amu tundoi offers chekororon eng nguno kochang biik cheboishe airtel kongololso ak biik alak kosir angot biik cheboishe safaricom amu offers chekwach chekororon ak kemuchei keitchi eng sait ake tukul kikonde icheget busters chebo network komoswek tugul akotindoi dukoshek eng oratunwek alak tugul

Baetap injirenik kopo komonut mising, nito ko amu nyumnyum keyai boishonito. Kit nemakat iyai korok, ko iro olinyorundoi beek chikere ngot komi beek cherote konyumnyum amu ikere kityo beechoto anan nkot komi oleimuchi inyorchi beek ipole keringet ak inde olechute beek ak olemondoe beek atya iro ile kepolchi olekararan. Nepo oeng icheng injirenik chekororon akinde orit yeityo iker ile kerip komie akipai. Tinye kelchin neo amu ngochang'a injirenik imuchi ialde ak alyet nemi barak ako mao ripseng'wa.

Glovo ko kikotoret biik missing kokochi biik tuguk chemoche echeget koibchin agoi korikwamissing ko omitwogik, inimoche omitwogik alaktugul ako moichob omitwogik en koot iwendi icheng' Glovo iboisien simet anan ko Laptop ii etyo iodan omitwogik cheimoche, inuch bichoton omitwogik agoi koot ng'ung ii akinyoru tuguk tugul cheimoche en chokyinet, miten icheget mornok chechang' en emet komugul, kikotoret missing Glovo sikonyor omitwogik chebo family anan ko yemiten toek akimokyinigen omitwogik en chokyinet.

Ncck ko kikitou kopo chritianik chepo Kenya komukul nitok ko kikitoi sikopit kondochi ng'alek ap kanisoshek koro kole kokikweri kanisoshek komie tinyei poroindo neo mising eng emet koro kole kakikweri boishonik komie indochin kanisoshek tukul chepo protestants ako toreti koro kole kakisup kokwoutik chemakati eng kanisoshek akoripotin sheria chepo kanisoshek kora ko yemitei welutik alak tukul eng emet kotinyei kimnotet kokon kapwotutik kwach akopo tukuk chetesetai eng emet amu konyitotin mising

Eng Kenya ko mitei Nairobi British American tobacco kondochin tomotet nekichobei eng Kenya boishet ng'wan ko koro kole kakichop tomotet kesup kakwautik chekikende akechop tomotet neimuchi koboishe biik amatinyei kewelutik chechang eng borwek ap biik indochin chopishet ap tomotet ne kikende ako kora kokere kole kakialda eng oret nemie atyo kora ko indochin British American tobacco tomoteshek koro kole matkechop tomotet nemaitaat ako neimuchi kongem borwek ap biik

Chamgei kirwakindet. Kanyo asikopit nyaparun akopa lelutiet ne kopit. Koam tugap chinyu nepo kokwet pandekchuk. Koanyoru koame tugchik pandekchuk eng' mbaranyu ako kaparchi inendet ako macham keng'alal. Ara kanyo asikopit itareta ko i kirwakindet asikopit kenyoru kashinet ak chitnyu nepo kokwet amu kakokona asenet tugchik ye kangoam pandek che mitei mbaranyu ak ko koapwatchini anyor kesutik che chang'. Ako nguno ko kakoam pandek che chang' tuga chepo chitnyu nepo kokwet ara asamei taretet ng'ung' asikopit keitchii kashinet.

Sanitary pads kopo komonut mising eng lakok che tipik mising ko chekakotoi kochut adolescent komochei icheket sanitary pads asimanyor kewelutik yemitei icheket sukul kosomondos ak lakok alak eng emet ap Kenya ko kikonyor toretet tipik akopo sanitary pads amu kikotoret serikalit koai kepeperta neimuchi konyor sanitary pads ngano kotomo koitchi konyor lakok tukul kikotoret kora biik chemapo serikali non governmental organizations koro kole kakicheng kepeperta neimuchi kokochi lakok sanitary pads mising ko chemitei kosomondos asikopit kosomonso icheket komie akokasgei icheket eng sait aketugul

Toreti mising korik ap sokat sukulishek nitok ko amu somanet nepo kasari koboisie musongnotet eng sait ake tukul keyoe chikilishet kipsomaninik ak konetik kora koboisie musongnotet noton amun sikopo komonut komitei korik ap sokat sukulishek tugul amu toreti konde barak somanet akokochi kipsomaninik ak konetik konyumnyum boisen ng'wan ikochin kora sukulit kwo barak amu tesei naet ako nyumnyumi boishet amun yemitei korik ap sokat konyumnyum boisiet ngemechei keyai mitiani keboishe akemuchi kora keprintene tukuk chebo sukul ko bo komonut kotindoi sukulishek tugul korik ap sokat amu musongnotet nebo kasari

Mitei piik che kikosir serikalit che kekure Community Health Promoters. Pichu kopendatos eng' karik si kopit kosir piik tugul ak piik che tinye kaimutik alak tugul anan piik che tinye maket nepo kinyaa. Sirei kora lagok che mengech. Kingopwa pichutok asirk lagok tugul che toma kinya, kertchi kerichek chepo kirindaet. Ko kiip arawet agenge kopwa kanyailk nyi kerut lagochutok eng' gaa agenge agenge kerutchi kerichek che kikirindae mianwagik che u Polio ak Measles. Nguno ko paipaen lagok ako kikenyw cheget amaimuchi konyor mianwogik che name gei ak Polio anan ko Measles.

Kikoek kelchin missing' itunet ap kampunit ap Uber en emet ap Kenya. Nitok ko amu mako yache iwe akoi stage iwe kepangan karit asiilany amu ipirchini kityo simet pichot anan inyoru en muswoknotet ak imekan order konyo karit akoi ye imitei nyukomutin akoi ye iwendi. Kikotaret kora amu saishek chepo kemboi ko ma raisi kenyoru karishek amu karishek che chang' ko makoyae kasi. Nhuno imuchi inyoru uber eng' sait nepo kemboi anan ko sait age tugul akiit ole iwendi komye. Kikotaret kora missing' amu ye kemiani chito kemboi ama mitei ambulance ne nekit anan ko mitei karit ne imuti. Kekure uber nyu komut inendet.

Kibois mising platform inito nepo mieindo ap borto yekingoit miondap COVID-19 emet ap Kenya nitok ko amun kitoret mising konoisechi biik akopo ortinwek che terterchin chemakat keip asikopit kekirinda mionotok kitoret komwochi biik olimakat kotepto asikopit kokirinda miondo nepo COVID-19 matkoleta kingonet biik ko chang biik chekiip kakwaut nepo kosup kanetutik chotok akonotok amune sikiit kekirinda mionotok akoi nguno ko kikwo ng'weny mionotok akikotoret biik che chang

Kakwoutiet neoibe asikonyor kandoinetab kokwet ripot kole mite agenge en kokwoni newirtoi chebut en oret nemakararan ii ko owendo akoi gaa nebo boiyab kook amun maloo gaa nebo boiyab kook en yeomiten, ako chito nekinyoru en sait agetugulako kora ko chito nekostoi, yekobonyoru, akaat ii akakasen chametab gee, nekakeam logoi ii olenjianyun komi ng'olyo kora nekotinye, ako ng'olyondoni kobo chii newirtoi chabuk en oret nemakararan, yeityo olenji koib kokwautyet ii koroo kole ketoton chichoto matakoketchi koyai kounoton amun ny'ere kokwet.

Netai ko komomoche awe ibalany tulwet barak amun oiwei awo olemi barak, amun inowe olemi barak kobire muguleldonyun missing, kiikimiton choronokchuk ak kogilo kolenjo ng'ot komalany ii ong'etu kityo ako momikii nekorom, kitoreto choronokchu kong'usan iib kelany tugul iib keit barak, kingomi barak otobot missing amun king'aroo tuguk cheminyweny komeng'echen ako kioguye ole imuche kebutye amun kichumchum barak yotok, kora ko kioiwei ole agoi kokoromit keweksei nyweny amun kichabai oret keweksei, kikorom missing banoto.

Tuka chepo timin kokonu chepkondok kochanga eng emet nito ko amu puonei kiprutainik kopun ematunwek alak chekonu kwo parak uchumi nepo emet amu ipu icheket chepkondok ako kora nyokokochi mengutik ap yotok konyor chepkondok yekaal tukuk ak yekalipan sikenyor ketoret kora ko ikochin emet ko kararanit komitei tuka chepo timin yekapa icheket kopa emet ake amu karerchi tukuk chemochei icheket kokochin emet asenet amu makoypua kiprutainik chekicham kopuone Maasai Mara amu makomitei tuka po komonut tuchoto

Kilimall komite nairobi eng Kenya. Tindoi mornok eng taonishek tugul eng Kenya. Kikotoret biik chechang Kilimall konyor tuguk chemokhingei eng Kilimall yekapa icheket koboishe musoknotet akoodan tuguk chemokchingei eng simoshekwa anan ko laptop yeityo keipchi bichotok tuguk chemokchingei kokakolipan anan nyokolipan kokakeipchi. Kiaboishe akine Kilimall aale simet ak sait ako kikotoret mising amu ma lasima iwe duket ipialishe ako kora komi ng'uny alyet nepo tuguk chealdoi Kilimall ako noto amune sikochome biik chechang koboishe Kilimall amu toretin inyoru kit ako meboishe rabiinik...

Somanet ab sokat kotinye kewelutik, nito ko amun majitugul neimuje kenyor amun mi biik chemotindoi simoisiek anan ko labtop cheimuche kochut koboisien somanet nebo sokat, nebo oeng ko negabit kewelutiet nebo network kogojin kewelutik missing koitjigee biik chesomondos, kora ko magoi inyoru chitugul en sait neimiche inyoru, kararan komite biik yotok ii amun imuche u ng'ololsye ako kora imuche iroo bichoton inai ile tos kanam tuguk chegenet ii anan ng'ot ko manan ii iketyigen, ng'a no somanet ab sokat komagoinai kole kagas biik anan magas.

Kandoindet neo nepo emet ko chi nepo komonut mising eng emetap Kenya, Chitugul komi ng'unyunyi. Eng katiba nepo kenyitap elepu oeng ak taman ko kiikochi boishonik chito neeku kandoindet neo nepo emet. Netai ko korip ng'atutik chekikechop chepo emetap Kenya. Nepo oeng ko korip kalyet amu inendet neo eng Kenya ako commander in chief ne noto ki inendet neikochin orders ripikap emet ko yekapit biik chemeche kong'em kalyet eng emet ko inendet nekere kole kaai kit aketugul sikobit kalyet. Kora ko boishenyi koro kole kameng'is biik eng oret nekararan akonyoru biik tuguk kou somanet ak kanyoiset.

Sipitalit nepo Kenyatta ko sipitalit neo eng emetap Kenya nepo serikalit. Chome biik mising sipitalinitok amu tindoi tuguk tugul chemokotin eng kanyoiset amu sipitalit nepo level five. Tindoi kanyoik chemi barak ako mite eng sait aketugul. Serikalit nelipone kanyoik chemite Kenyatta hospital. Nito amune sikochome biik kopendi oloto amu manyumnyum iwe olotok amakinyain amu menyoru kapa kampaket kanyoik eng sipitalitap Kenyatta ako mi barak services chekwa eng saishek alak tugul inyoru amu oei icheket kemboi ak bet ko kararan mising sipitalinotok po Kenyatta.

Teksetap KICC ko tekset neo eng emetap Kenya. Eng Kenya komite Nairobi. Kokewe Nairobi inyoru eng katikati nepo Nairobi nekikure central business district. Teksoni ko tekset nepo komonut nekinyorchin tuguk chepo serikalit akonotok kokonori tuguk chepo komonut chepo serikalit. Kandoindet aketugul neo nepo emet ko boishenyi koro kole karip teksetap KICC amu kikitech koek historical ako notok ko oe boishonik chepo komonut chepo emet ako tekset ne notok ni kararan ako neo eng emet komugul.

Kot ne king'ate ng'atutik ko kot nepa kamanut missing' eng' emet ap Kenya ak meng'atik ap Kenya tugul. Nitok amunee si kopa kamanut kekwei kandoik che koromen ako che tinye maket ne kararan ako eng' piik si kopa kot nepa ng'atutik , ole king'ate ng'atutik ip kochop ng'atutik che tareti piik. Kandochotok i kekwee asikopi kondochi piik asikopit ipko ng'alaldechi piik ngot ko mitei tuguk che mache kele ketaret piikwak anan ko emet ko mugul. Ko pa kamanut missing' ko yotok i ,ak kora kopa kamanit kandoik che mitei yotok kot ne king'ate ng'atutik che chotok ko wabunge komiten kora speaker ne indochin kopata clerks che tareti gei ak speaker ak Segeant at arms ne ripei kalyet en kot ne king'ate ng'atutik.

Po komonut mising kerichek chekiteren miondo nepo polio miondoni po polio ko korom mising amun ikochin chito matkwendot komie porei kowek matko kimekitu kowek noto amune sinyoru chito nimanyor kerichek chekikirindae miondoni po polio ko meimuchi kopendat icheket boishet ketik anan ko kuot icheket ako eunek kora ko nyolnyolen po komonut kerichek chu amu yekakikochi lakok komengech kokochin kokimekitu icheket ako kimekitu kowek chepo borwek kwach asikotoret matkonyor miondo nepo polio akoechikitu lakok komnyachen icheket ako koimen notok kikotoret mising kingeip kerchek chekikirindae miondoni nepo polio

Kingonyor emet ap Kenya katiaket koun kandoiset ap England ne kiakondochi icheget, ko kinyor chamchinet kondochigei eng' kenyit ap elipu agenge poko sokol ak tamanwaguk lo ak somok kechamchi emetap Kenya kondochige ak kokwei kandoikwak. Eng' kenyinotok i, ko kikakerat piik kopoto Jomo Kenyatta. Kitaindochin Oginga Odinga lakini kimwa kole makoi indochi akoi ipketyach angot Jomo Kenyatta. Ko kingetyach Jomo Kenyatta nyu kondochi inendet koek prime minister ne tai eng' ak kiit nyukoik inendet nyu koik president eng' kenyit ap elipu agenge ak pokol sokol ak sitini ak ang'wan ko kaek Kenya Republic.

Chito ne tai koek Prime minister en emet ap Kenya ko ki Jomo Kenyatta. Kiek Mzee Jomo Kenyatta prime minister netai en Kenya en kenyit ap elipu agenge pokol sogol ak tamanwagik loak somok ye kingetyach inendet kopata piik alak muut. Ki ek inendet amu chi pata piik che kiindochin kele kimache kole keesho kandoinatet ap chumbek che kikakopai emet ap Kenya ako inendet ne kitagunat missing' ako kikanyitat ako kikikonyit amu macham angot Oginga Odinga konam kandoinatet kotakoratatin icheget ko kichut inendet istoria koek prime minister ne tai nepo emet ap Kenya.

Eng koret nyu kochang kandoik ap polotet chito nekikwo barak mising ko nekonyitot marryan kitany lakini inendet ko mjumbe nenyu kiwo Barak inendet yekingopel nekimjumbe nekikikure arap serem kimakepwotchin kopelis inendet amu ki korom eng polotet arap serem ako kimakepwotchin koek kwony nekasir inendet kingopel marryan kitany colnery serem kokochi kimnotet ako kinyokotoret kora koyai boishonik chetokunotin kou kotoret lakok ap sukul kochop ortunwek akotoret kokonop parnotik eng aldai nitok ko kikokochi kokoromit mising ako ui kenem inendet amun chamat mising ako korom eng boishonik.

Murindap peek koipu asenet nito koamun puoni ak mionwokik cheu cholera, typhoid ak bilharzia mamakat keboishe peek cheu choto amun imuchi inyoru mionwokik sikekirinda mionwokik cheipu murindap peek ko netai ko ngotko mukoskei komat keboishe peek cheu choto amu peechoto koimuchi koip mionwokik ako mionwokik chuto ko ui kenyaa imuchi angoot ko par chito nepo oeng ko ngotkeboishe peek cheu choto ko makat korok kero kele kakitilil pechoton ak kechemushan ak maat asikopit kokochi chafuk chemiten pechoton koistogei anan kopar kimnotet nepo germs chemitei peechotok ak keboishe peechoto

Kandoik che chamatin en korenyun ko Maryane Keitany ak Cynthia Muge. Maryanne Keitany ko chamat amu mjumbe ne ikiligei, kikoyai poishonik che u kochao ortunwek che kitoma kecho ako missing' ko kikotaret kipsomaninik che mitei sukulishek che kipendi ak kewekse kolipanchi nusu chepo rapinikwak ak koalchi amitwogik eng' sukulishek. Kikokachi kosomansa piik che chang' eng' ako chamat missing'. Cynthia Muge ko kikecham amun kikotaret kwonyiik ak parnotik kochopchi oret ne nyorune chepkondok chepo katuyoshek che tareti icheget koyat mung'aroshek chr mengechen ak koyae poishonikwak i si ko kimitgei ak konyor ole nyorune rapinik chepo kila.

Chito ne kiindochin kot ne king'ate ng'atutik eng' korenyu ko kikure ne kanyitot Cornely Serem .Kainet ne naat ko pamwai, kichame kokure ge inendet ye kiyae polatet kole kikure pamwai ako nam kainanatak. Makiwekchi inendet ng'echeret kopate kiipel chi ne kekire Ne kanyitot Maryane Keitany. Kiit ne kiikochi si makipirchi kura Cornely Serem kowek konyil nepo somok i , ko ki makoyae poishet ne takunat. Ki chame kokaitaati chepkondok che ng'eringen kokachin piik che ng'ering'en. Kora ko kotinye polatet nepo kepchei piik, kokure piik alak lemek. Kora ko kiek chito ne chame kopire teket ak kosase piik alak, kokachi piil ko nereksa ak koista inendet.

Manyumnyum kenyor kayaiset en ole kinyae oiich en korenyu nito ko amu ngiwe kelechin mamitei kerichek, ara wi ip kenyain en chemist. Kikopit asoya amu alake kikoyat chemist si koipe kerichek olatak. Ngiwe kelechin iwe chemist ne kikure fulani ipke konin kerichek. Kikokachi piik kopet kayanet akopa ole kinyaisei eng' korenyu ak kokaikai piik kopa kapkerichek che kilipani amu mi parak kanyaiset ak kenyain komye ak nganda ipaishe rapinik che chang' inyoru kanyaiset ne kararan ak eng' chakchinet. Ko chame piik ko pendi ole kilipani missing' amu kikonai kole manyoru kanyaiset anan ngap kopa ole kinyaise ole nekit kele kapa kambaket kanyaik ko kachin ko koromit missing'.

Ye kanamin tung'wat i, ko chang' kaparunoik che imuchi inai ile kanamin tung'wot. Missing' ko ye ka kaititit emet ko muchi konamin tung'wot eng' chakchinet. Ne tai ilale lalyot eng' sait age tugul. Nepo aeng' ikase ko kakerak kapuset. Kora imuchi ikas ko kamech kowalak lalang'yet anan kaititiet nepo porto. Kora ikase ko maipaipai inae ile kakonamin tung'wot. Ortunwek che kimuchi ke kirindae ko ial kerichek che kilugui anan ipaishe kerichek chepo gaa.

Agiu nenyu kotinyei miondo nepo asthma miondo nepo asthma ko miondo nekorom mising amun kerei kapuset korom ripset ap chito netindoi miondo nepo asthma amu eng sait ake tukul komuchi komian chito neu notok komeche kolochekei komie a mamichei olemii koititiet kora komechei komitei kerichek cheimuchi kolukui yekeimian eng sait aketukul po komonut kerikchi chito neu notok amun ngaimuchi kopaipai komuchi komian eng sait ake tukul mochei komitei kerichek ak kolwkit kora chitoneingen akopo konyoiset sikokere eng sait ake tukul ak koro kole matkomian mising chichotok

Somanet ap sokat kotoreti lakok konai kole kiboishe musongnotet toreti lakok kora asikopit koyai chikilishet akopo olekipoishitoi sokat yeityo kora ngot komitei welutik alak tukul komuchei konai ole kikerinditoi amu kiy ake tukul komitei eng musongnotet kikotoret mising amu imuchi koitchikei piik chemitei koloen akonetkei kouyo mitei kilasit ak komuch konai tukuk che chang toreti somanani amu yekaet chito ak konyor boishet komuchei koboishe eng kap kasi koro kole kaitchikei ak piik cheyae tukul boishet anan ngotkoyat kasitnyi komuchi kora koboisie somanet nepo sokat kekinyor kotoret boisietnyi kwo barak

Iman kele ng'eme somanetap sokat mat kong'ololso kipsomaninik amu matuitos kipsomaninik, chute kityo koboishe musoknotet kuchut kanetishet akokas kole mwoe nee kanetindet, nguno ko icheket kosubi tuguk chetesetai, aiya kityo komechei kotep tebutyet kipsomanyat na lakini makoi ng'ololso ichekeieng ichekei, icheket kosubi tuguk chetesetai. Classit nekiboishe somanetap sokat ko makergei ak olekineti lagok eng yotok eng yotok tokoch eng tokoch amu makimuchi keng'ololso akenge eng akenge kobate kesubi kityo kele mwoe nee kanetindet. Kergei ak somanet nepo Youtube yeinetigei ile mwoe nee biik chekikwai chikilishet akopo kit flani.

Po komonut mising panganetap sikishet, nito ko amu kokwo barak mising uchumi nepo emet ako kokomech kokoromit sopet, nito kopo komonut kepangan kele imoche inyoru lakwet eng kernyit ingoro yeityo ipangangei icheng rapiishek yekait boroinotok, iip kakwoutyet inyoru lakwet yeityo kora ipangan kora iker akoi boroindo nekaichopkei. Inyoru biikcheminye sobet nemi ng'uny kotindoi kewelutik mising amu kikosich lagok chechang kosir kamukeng'wa notok kokochin lagok chechang koek kipananok amu maimuchigei sigik ko kikotoret koet panganetap lagok ak sikishet kero kele kakipangan sikeip kakwautiet nepo kesich lagok chekakepongonji ak eng boroindo nekakepongonji.

Somanet ap sokat ko mapaipachin lagok missing' ngi yanye somanet nepo kawaida nependi lagok klass kotuya lagok ichege eng' ichege ak kotuya ak kanetindetng'wa amu lagok ko chamei kong'alachin gei akopaipachi kanestisiet ngo mukakse komi mi ki ne kamil korarisa ak ko kararan amu kere kanetindet kole tos poipochin lagok kanetishenyi anan tos meguitos lagok tuguuk che ineti ko ngou notok ko ketchingei tuguk che keneti. Nalekini kanetishetap sokat ko mapaipachin lagok amu chuto kityo chito kopaishe muswaknatet ak kosup kou oleinetesh kanetindet. Ko mapaipachin missing kou kepa klas.

Yemetinye chamet ap kee nepo borto koui ipaipaitu atkan kora nito ko amu yemetinye chamet ap kee eng Porto komi ngwonindo nemi Porto akoi makoi ipaipaitu angot yemi tukuk chekororon chenyolu kepoipoichi ko po komonut mising chamet ap kee nepo borto eng chii ake tukul nepo oeng ko yeitinye kopwotutick kou ngomitei tukun cheimin cheu rerunet chepo ropinik anan ko amitwokik kokonin isich kainet ne angot tami kiy nekararan netesetai ko nyum nyum iimkei amu Mii tukuk cheimin eng akilit ko po maana itinye chamet ap kee nepo borto ak itinye chamet apkee nepo akilit sikopit ipaipaitu kopoto piik alak chepoipoen en sait aketukul

Cheko chepo kinet kopo komonut mising eng lakok chemengech nitok ko amun mamitei amitwokik alake kopate cheko cheimuche kotoret lakwet mising ko cheko chepo kinet chepo kametnyi toreti mising lakwet koeet eng oret nekararan kokochi kimnotet lakwet ako kora kokochi lakwet kongomit amu chopei akilit po komonut kokanyor lakwet cheko kokachuchun kamenyi anan ngot kemuchi kekochi ing oret ake komie konyor cheko chepo kinet amun toreti lakwet koet eng oret nemie ako toreti kora kokochi kimnotet lakwet asikopit kokochi kimnotet nepo kokirinda mionwokik cheimuchi konyor lakwet amu chechoto kotinyei kimnotet nepo kokirinda mionwokik che terter eng porto nepo lakwet.

Malaria koipu mosquito. Nyumnyum kenyor mokonchwetap Malaria amu nekit komitei mosquito eng' sait age tugul. Missing ko ye kaitit emet. Malaria komuchi konam chi age tugul ak eng' sait age tugul. Kemuchi ke kirinda Malaria eng' ortunwek che ter terchin. Ne tai ko, ngot komi ole katolile peek i,ko chame mosquito kotepe yotok. Ko makat kero kole kakiyat pechotok. Nepo aeng' ko timwek, kero kele mamitei timwek ole nekite kot. Kora ko eng' olekiruitosi ko makat kero kele ,ole kiruitosi ko kakirat ak netit asikopit kokirinda matkochut mosquito kemboi nyukosusin asikonamden mogonchwet nepo Malaria.

Tililindo eng chito ki kit nepo komonut mising. Chang tuguk chekororon chebwone ak tililindo nepo porto, netai ko inyoru kondit kobun biik alak koketililitu eng kasarta aketugul. Nepo oeng ko tililindo kokirindoi mienwokik cheterterchin cheimuch kobwa ak kokakimetogei mat ketililit amu mi mienwokikchebwone ak keek chafu. Po komonut tililindo mising amu kora chi netilil koboru kole kararan kabwatutikchi ako kararan metinyi ko kararan mising tililindo amu chome kora kamuktaindet tililindo.

Kapa kambaket kanetik ap praimari chepo emet ap Kenya kondochin kandoindet ap Kenya National Union of Teachers, Wilson Sossion. Kamwa Wilson Sossion kole mawendi kanetindet age tugul konetis ako inendet ne wendi konetis keipchin kakwautiet ne kiim ako imuchi kopet poishetnyi. Kamwa icheget kole pendi kondochin kambaket nepo arawek agenge akoi koyan serikalit kosup kayanchinet ne kikeyanchin eng' cba nepo kenyitap elipu aeng' ak taman ak tisap. Kamwa icheget kole kiingelechi serikalit kayanchinet nepo cba amu kingowek ichekt klass kotes tai ako lipan icheket kosupgei ak cba ne kipa keny. Ara kamwa icheget kole kambakani kotese tai eng' emet kougul a mamii kaneyishet.

Komwa serikalit kole wendi kokori kiakik tugul chepo biik chekisirgei eng Kenya ako inyoi buch. Mwoe serikalit kole kabatik tugul chepo kiakik chekisirgei ko eng wikishek oeng chemi tai kowendi konyoru kakaret nepo tuga ak kechirek kopoto nego ako wendi nitok kotoreti amu kikemwa eng kenyishek chechang kele makekor tuga amakikori. Kamwa serikalit kole kituiyogei ak ematap America asikobit kosuldae nitok koro kole kakiip kerichek cheititootin chemakeboishe kekor tuga akotoret kabatik asikobit konyor chego ak banyek chekororon.

Ministry nepo konyoiset kotoreti mising amu ministri nitok ko lipani kanyoik ako icheket chekere kole mitei konyoiset eng sipitalishek tukul kora ko toretikei ak serikalishek chemengech koro kole konyoiset kotesetai akomitei kiy age tugul nemakat eng sipitalishek chebo serikalishek chemengech ak serikalit neo nebo oeng ko igilike koro kole kaip kerchek sipitalishek eng emet komukul ak koro kole kabois kerchek choto yeityo kotkomitei kewelutik alake tugul anan ngotko mii miondo ake tugul nelel koyoe chikilishet atyo konoisechi biik yemitei kora insurance nelel kou social health authority nemitei nguno ko icheket cheindochin koro kole kainosechi biik ak kasirkei biik asikopit kobois eng emet kotoret biik ko po komonut tetutik ap ministy

Eng kerenyu ko sokat eng emetap Kenya ko ikochin kampake koet kosir kokochi mat kotestai. Nito ko amu yotok oletounegei kampaket amu pendi biik koboishe musoknotet asikoumgei yeityo kotet kotoi kampaket yekakotoi kotesetai koboishe sokat komwochigei kokimit kampaket ako kikokoromit mising eng serekalit kokirinda boishetap sokat mat keboishe eng oret neu notok.